Eekaidim atilimu ajo kanyioo nagira aasa tene amu kadolita ilewa nadolita eiboita oselenken adolita ajo eitururote neibung'i ta enkardasi sapuk naigerokoki inkapishi neigeroki naa kayie impukarei nadolita siininye olee ogira arikoo irkulie tidie olta komputa nadolita ajo etururote eingorita ena adrasi naa kajo naaji nanu esia olturur ena otumomi aibung'ata peun intokitin natii ena ardasi adolita ajo etii intokiti. Naauni tolchambai neeku ina duata eetuo atururur peyie etum ashom dukuya

Ee kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene, adolita naaji ilewa waare, oibung'ita osirinki, nadolita taadoi enkiteng' egirai taa doi aud ena kiteng', ore entoki naagirai audoki ena kiteng' naa kajo nanu keyautua embeku tewueji toloing'oni nepuonu audoki naa ena kiteng' pee etum ashomo aigila atooshoki, arashu, ore taa lee eudito naaji ena kiteng', nelelek aa oloirobi eata ena kiteng' neaku eton eitu naaji eitayu emudong' arashu enaishore neaku ewuen eitu eitayu emudong'. Neaku naa epuoitai ashomo atuud olchani pee etumoki ashomo ashomo aitayu, neaku adolita ake iyie nanu inkishu are, nadolita ilewa waare ogira aramat , neaku Ina baye naaji nanu adolita tene, adolita sii ajo kelepo Kuna kishu pokira are, arashu naa kegira aitayu inyawaitin.

Eeh kadolita entoki nagira assa tene amu adolila ilewa oora okuni netii obo ogira autaa kulo lewa naa kajo naaji nanu ore kulo lewa aare oogira airemisho naa iloishooki esiai tele shambaa neeku olopeny elde ogira aautaa peiremisho adolita ajo etang'asa oshi airem ele shamba neeku naa erii ilogoraa airem endaa neeku adolita ilewa oirugote oosit esiai oleng neelu ina naaji embaye nadolita nanu tene adolita ajo esita oliwa esiai nagol oleng

Ore naaji enaiko tenaisum oltung'ani peeyiolou ena siai naa kang'as adumu arik olchamba nadumu orkembe nadumu siininye endaa. Nikiren olchamba ore pee kindim airemo nabukoki entulugumi ore pee abukoki najoki peekirem peekipik endaa netumoki doi sii ninye ashomo aatayiolo eneiko teneitteru ore pee eiteru naliki enaiko peelotu aun ena daa peebulu tesiokinoto oleng neeku nejia naaji ajo nanu

Ore pa enetipat enabae temurua na kelo na ailepunye irmareita kumok tenkaraki adolita toi ntomonok nadolita sinche irpayiani oasita enasiai, adolita orpayian ogira aipimisho aipi mayiolo tana irpaek eloito aipim, adolta ajo biashara etii kuna tasati pooki kulo tungana pooki tosokoni ashu tiang tonkangitie enye adolta ajo kepoito aipim kulo paek petumokini ashomo atimir neaku enetipat enabae tenkop aang amu kepuo na ntomonok aaku nosiatnbkumok nepuo atum iropiyiani petumoki na ashomoita ainoto ropiyani naisumie nkera enye onapuo ainyangunyie.

Ee kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene ore tene adolita ntare ore kuna tare neshula nkinejik onkera ore kuna tare adolita nanu na kinyanguaki kuna tare anu atua engari etii neaku irkunjai oinyangutua kuna tarenegira na aya apuo amir, neaku adolta nai nanu ajo etii embae sidai oleng ene amu adolta ajo inyangutua kulo lewa ntare kumok na keeta na kuna tare pookin order neaku ketumoki kulo tunganak ashomoito ataramat enchoto ontare arashu epuo amir peyie epuo ailepunye biashara.

Ore embae nalotu indamunot tenadol ena, naa enkisuma. Adolita doi intoiye tenebo o nkayiok, naing'ua sukuul , eidipa enkisuma, eidipa aipangu toondarasani egira ashuko enda shoto oo nkaulele. Neaku enkisuma naaji nalotu indamunot aainei tenadol ena. Ore enkisuma neisaidiaa iltung'ana kumok oleng', etudumua elelero oleng' amu tenilo sukuul na ilo doi atum eng'eno nitumoki ashomo naaji aigila aendelea too sukuulini e shumata, amu adolita naaji Kuna kera ajo Eton aa inkera natii premari Kuna, naagirai aashukoori inkaulele, neaku eton ewuoita aendelea atum enkisuma enye, peyie etumoki naa ashomoita naa apuo aatum eng'eno.

Eeh kanyor nanu ena baye ore embaye nadolita tena adolita inkera esukuul naa irkijanani kulo ore ena sukuul na aenoorkijananj amu adolita irkijanani otuunishote nepuo aaun sipinash naa ore ena baye na ilootasa entoki naji agriculture na ore enataasa tene naa keidipa aiteretu entemata enye napuo aapuo aodipie sukuul neeku meeta orkijani lemeeta olchamba lenye opuoi naa aigerokinyie makrs tenepuoi naa aire kood entemata e kcse

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na eramatare onkishu adolta enkiteng nadolta si olashe lenye ore enakiteng na enaishore enakiteng adolta egira aitanan olashe lenyeamu aton aa kiti olashe lenye, egira nai olopeny aisho olashe metagolu petum aterewa aang peyie epuoi na atum ataramat nepuoibaibung eleashe petum atubulu atubulubulu tenkata nemeedo neaku adolta nai enakiteng ore enakiteng tormaasa na enkiteng keri na ore olashe lenye adolta olashe barikoi ore enakiteng nepono enakiteng neaku kitadolu ajo ketaana olopeny melakwa.

Ore embae nalotu ndamunot tanadol ena bae na biashara adolita taatoi erori nadolta engrup oltunganak kumok elelero kumok nashomoita atumo najingita atua enaroro adolita sininye osikari adolita sinye entasat moruo natii inewueji ore nai entoki nalotu ndamunot na biashara ore enalelero pooki nadolta ajo ishopo nkilani nanyanyuk nikidolta oshiake ltunganak otererenate oibungate tenebo neponu amir ntokitin tokuna garin kake kengasa aponu aitutum ltunganak etii loitakwenisho, etii loyiolo airoro esidai petumoki na ashomo atimir enatoki.

Ore entoki nalotu indamunot aainei tenadol ena naa eramatare amu adolita ajo ketii olchamba ene otii inkujit neikara sii ele shamba oleng nadolita ajo ketii enkiti eka natii emtulugumi naidim naaji ashom atunishore ore sii enatakae nadolita ajo ewueji nadaare inkishu adolita ajo ore ene naa olee otererene oota naaji inkishu enyanak neeku eshomo aikaraki olchamba sapuk oleng otii inkujit peetumoki inkishu enyanak peemitoki inkishu enyanak apuopuo irkulie shamba loontung'anak adolita ajo etererene naaji olopeny ele shamba nemeitoki anyamal tenkata olameyu

Ore penetipat teneasu enabae amu adolta nanu orbaribara oitobiraku ashu nai olchamba ojitpi petumokini atuun ore eleshamba nadolta ajo etudungoki nkujit etoito nye, kegirai aanyu nkujit metoito peepuo pengasa apuo apej kuna kujit petumokini aterem eleshamba adolta ajo olchamba sapuk oleng na tenelo nai nepuoi arem netum olopeny faida sapuk oleng amu kesapuk ele shamba nelo areren esidai aitobiraki na ketum ashomo atekesa ele shamba tesidano oleng na kelo atum naji biashara sapuk oleng natumoki.

Ore nai entoki nalotu ndamunot tanadol ena na kadolta olee ashu orbarnoti oshomo aretena tenasiai ele shamba lenye neshomo na endaa abulu oleng ataa enkesare etii adolita ajo ibungita kuna dakin enyenak nashomo aaun ata kejo pelo amir adolta ajo olee orerena oleng amu ishopo nye dust coat ashu nkilani esiai peyie etumoki ashomo aitobira olchamba lenye adolta ajo kikara oleng eleshamba lenye tewire eshomo arerena oleng ore nai entoki nadamu tene na esiai olchambainadolta ajo etuunishe ele lee.

Ore penetipat enabae temurua aang na adolta ajo lele olee otaramatishe oleng oota nai lasho losaiwal ore kuna kishu ashu kulo asho na tenelo pilo amir nilo atum mpisai kumok oleng amu kinyanguni tompisai kumok oleng amu menyanyuk onoshi kishu ekawaida ore kulo na lasho otaramataki tewoi sidai oleng adolta ajo sapuk olchamba otii etii nkujit adolta ajo etii enkare amu ninche eetuo aok petumoki ashomoita atadaata adolta ajo keeta nkipandeni amu kumok kulo asho na nakata indim aikena esiana ekulo aasho neaku ilepua enasia temurua aang.

Ore embae nagira aasa tene adolta taatoi ormeut nadolta ilewa waare le kws nadolta sininye engari egira abak elemeut kajo na kalowuarak otoonyo neaku kegira abak ele meut netuudokoki elemeut olchani etuudokoki pemitoki aiposha pemitoki aning nai entoki nagirai aaitaas adolta olee oshopo englove egira aisuj orbae lele meut nadolta ajo etererenate kulo lewa enapila enkare nenapita irkiek lonkabilaitin pookin petumoki aisuja orbae lele meut amu adolta ajo.

Ore naji engeno nayieuni tene eyieuni niata engeno sapuk oleng amu adolta entasat botor oleng nadolta si esiankiki ashu eselenkei navira aremisho teleshamba nadolta ajo idipa eleshamba atupuku neaku kegirai apialilia petumoki atubulu tesidai oleng ,eyieu si enewueji nieata engeno eyieu nisumia enabae peyie milotu aas entoki nitu ilo aisumea eyieu nishomo sukul nias entoki naji agriculture peyie etumoki nai ainoto engeno sapuk tenaramatare olchambai nadolta ajo keeta enaselenkei engeno sapuk amu italama nai eleshamba lenye pitum ai.

Kadamu nanu eramatare tanadol ena bae ore entoki edukuya adolta ormurani ashu orbarnoti oingurita nkishu tolosinko nadolta kuna kishu ajo idipaki atalep na sidan kuna kishu oleng na kitadolu ajo kegirai aramat tenkoitoi sidai oleng amu keshipa seseni lonkishu ore si boonkishu natii kuna kishu ajo keoro oleng, adolta sinye lasho lekuna kishu ajo lasha ogirai aramat tenkoitoi sidai oleng neaku ore nai enabae eramatare na sidai enikipuo aibung pookin pekipuo pookin dukuya amu ele kisaidia naj yiol pookin amu tenilo nilo amir enkiteng nitum iropiyani nitumoki aisuma nkera nirik sukul nibol dii biashara ino.

Ee aidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene, ore entoki nagira aasa tene, adolita taa doi ilg'atunyo okuni, adolita ilipong'a uni oo lng'atunyo oloingoni obo, ore kulo ngatunyo, ijo dei ketasapuk oleng' eitu eitoki aokisho, amu eirugote pooki aokisho, nadolita ajo keokito enkare oleng'. Ore sii toi pee egira aokisho oleng' ore ilg'atunyo naa inkiri oshi Enya, ore naa inkiri neata esumash sapuk oleng' eata enkure sapuk oleng' neaku, adolita ajo eirugote pooki aok enkare. Adolita sii too ajo keramatitai keramata kulo ngatunyo oleng' amu elelek naa naaji aa ilooshi le park keramata oleng' amu kesidain ake iyie iseseni, tenidol taadoi.

Ore entoki nalotu ndamunot tanadol ena adolita iingati kumok oleng ore kulo ingati netaraposhete oleng itadolu ajo olaribenakop natii amu iragita pooki etii ologira adaa nadolta ajo etaraposhete, neaku ore naji embae nalotu ndamunot tene adolita ajo enkata olari ele netii si kulo ingati osero oisija oleng neaku ketumoki nai atadolu ngwesi kuna nijo irngatunyo amu ewoi naisiaja na etii enkusero neaku adolta nanu ajo irngatunyo ogira adaa kulo.

Ee ore embae nagira aasa tene adolita loingok aare adolta oloingoni loltibili nadolta oloingoni barikoi etii naa enkusero amu adolta eluai natii kurum adolta ajo egira kulo apingok aara nadolta ajo keleng enakop oleng etupusha nye kulo oongok oleng amu pilo adol loingok egira aara na enchipae enye tanakata amu eraposhi naitanyamalita nidol naa ajo kegira ainenenga peyiolouni naajo kalo opineaku enidol na enabae na eramatare mai nalotu elukunya amu kadolta na loingok oramata oleng amu kepir na kulo oingok pokira aare adolta ajo kesidan iseseni negira aara Oleng adolta ajo eshomoita duo nkishu naboitare aingua kulo oingok metaarata .

koreee paa enetipat teniaas ena bae enkirimoree naa enetipat oleng amuu kadoolita olchamba sapuk oleng ootunuki netubuuluaa taa endaa tee sidano sapuk oleng amuu kadoolita ajo sapuk ele shambaa oleng na kikaraa

Ore naaji teninko peintobir enadaa sidai adolta ajo ormushele ele arashu orgali oitobiraku oleng eyieu nai enadaa engeno sapuk oleng amu itobiraki enadaa ore enadaa amu kitau ormushele otangasaki ayier openy neyieri mpuka kando , keyieu ormushele lijo ele naa inkarangaa nidungoki kitunguu emotio nincho mitootua nitumoki atodotu nipik enkiti ilata ore nai enetii esiai oleng na kuna puka idolta ajo etii nkwashen etii nkirik netii sinye mokimo adolta ajo endaa sidai ena nateyiaraki amu ore nkirik na idungoki ake kitunguu nkirik ninkarangaa nincho metobiko.

Ore naaji entoki nalotu indamunot tenadol ene , adolita sero elde sapuk, adolita ajo ketii enkang' nalio te dukuya kake etaa keimisie ilkeek mayiolo tanaa ketuunoki kulo keek, tanaa ke ilootubulutia ake, adolita naa ninye ake ajo keikarayioki, adolita ewaya naimita atua lelo keek, adolita sii toi enakop ajo keasiru oleng' Eton aa siru oleng', amu ketii ildonyok, netii ireyieta, netii taadoi nerida taa doi Ina kop oleng', metaa ore tei ninye enkaji nateshetaki tende, nemekure taadoi elio toolkeek. Naa sidai ene wueji oleng' amu , ore ewueji natii ilkeek aiko inji naa ketaana enchan, ketaanu naa enchan amu keata naa tei ninche ilkeek enchan , neaku, adolita ajo ilkeek sidan kulo oleng' amu oitururote naake etumoki naaji intokitin airaga, netumoki toi ashomoita .

Ee kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene adolita lasho aare nadolita sinye enkine adolta olashe onyokie nadolita sininye enkashe keri adolita sinye enkine nado meli nadolta sininye empeut ore kuna kishu na ore enapeut na shumbi oshi yiok kinchorie nkishu nadolta ajo inosita kuna kishu shumbi amu kisaidia nai shumbi nkishu oleng tenkata olari amu tenepuoi nai ayieng enkiteng ore nkiri enye nesidanu amu. Keaku misukut keaku kesidanu oleng amu na ketumoki nai ltunganak ashomoita atishipakino nkirik nemeisukut neaku adolta inabae ajo egirai aisho nkishu shumbi tene.

Ore entoki naaji nadamu tene naa kadamu ajo eramatare ena adolita olee oramatita inkera adolita enkiti tito ashua enkayiano naibungita naakuna kineji metalepi adolita ajo eramatitai kuna tare oleng ashuu kadolita ajo ketashaikia duao kewarie amu adolita ajo jio kitayu inkera naaji inoshi naabayie enkisujata adolita sii ajo keramatayu kuuna tare esidai oleng amu inkera sapukin kuna empeku sidain oleng naa tinilo aramat oltung'ani naa ilo atum intokitin pookin amu tenaa inkirk iyieu naa iya busher enker nabo alo abolie busher nitumoki ashomo aendelea tenireu sii osokoni naakenya impisai sidai oleng

Ore nau embae naitiship tenasiai adolta enkare naruko nadolta eselenkei adolta sinche nkayiok nalio tedukuya nakitau ta nai kulo ayiok le sukul, ore nai entoki naitiship tene adolita orkeju oruko ore elekeju na kisaidia nai ltunganak otashare petum ashom atuunisho tenkalo ilo keju amu ketaanu na enkare tolchamba mekigira nai alau enkare nabukoki olchamba tenetum na olchamba enkare netumoki ashomo atubulu tesiokinoto oleng netum nai ashomoita atimir nai inadaa netumi ropiyani nelaakinyeki nkera sukul nenyai sinye inadaa netumoki na maisha ashomo aendelea tesidano oleng neaku adolta nai nanu enare nai neunishoi tenkalo ele keju oruko amu mitokini nai alau endaa.

Eek kaidim atolimu pih ajo kanyioo nagira aasa tene adolita inkishu are naataramataki oleng tesida adolita enkitenga keri enyokie nadolita enkiteng narok nadoita ajo osero ele orida akake etaaniki naa ilchekuti kuna kishu kake ore osero orida akonji naa kenare naaji peepuoi aing'or inkishu tene amu ore naa osero orida naa ketii siininche ilowuarak nemetumoki aishio inkishu edaaa tewueji naijio ene eyieu naaji ake naa ketaana ilchekuti peetumoki naa angura kuna kishi pee metumokini naa ashomotioto aitanyamala tenkaraki indaat enye eitodolu ajo embaye sidai ena oleng naa ketumoki naaji kuna kishu aashom atisidan amu eitabawuaki naa ewueji natii inkujit

Ore taatoi ntokitin nadolta tene adolita osero osero na entoki edukuya nadolta tene, adolita sinye enkaji nasheta esidai tidie tedukuya nateshetaki esidai adolta taatoi sininye nkujit kumok tene natubulutwa, adolta sinye osoit laijo kitau kesheta kitobira nai tesimiti oitobiraki naji netuunoki toi ormukonde tenkalo tiatua amu adolta ormukonde otubulua na tenchumata elesoit na ore ele mukonde nataa enajo pelo aisho etaa enajo pelo atum irmatunda pepuo na atum ashom atekes nepuoi na atum irmaisurin neaku adolita sininche irkiek adolta olchani oji olerai, olerai.

Ore naji emba sapuk nalotu ndamunot tanadol ene na kadol nai nanu ana eramatare ongwesin nadolta taatoi ngwesi nkabilaitin kumok tene amu adolta irmeuti, adolta iloitokoshi waare ormeuti sinche obaya waare adolta si orbaribara tene oim atua enewueji adolta si ajo enkusero etii kulo meuti amu adolta nai ormeut ogira airugo anya kuna kujit neaku adolta nai ajo metumoki nai kulo meuti ashom atobik tenewueji oleng amu kenyor na ore na irmeuti na irkiek enya metumoki nai ainosa nkujit amu misho ele gos lenye oodo irugo tenkata naado oleng enya duo nkujit kakemetengata naado oleng adolta si ajo keshipa kulo meuti neshipa kulo oitikoshi oleng.

Ore taa entoki nadolita tene adolita ajo etii olee onamita emashini enoshi naisujieki olchamba adolta ajo idipa aisuka olchamba ashu keloito nai aisuk adolita ake nye enapita inamashini oshi naisujieki olchamba petum naa atimirishore nkuti ngwesi nanyaaanya oshi olchamba ore enamashini na kesidai oleng tesiai olchamba amu ketumoki nai aiboi kuna moyiaritin kumok kuna ngwesi naata imoyiaritin kumok napuo na akedked indakin tolchamba arashu nanya ndakin tolchamba neaku adolta na elelee enapita na enamashini indipa na aisuja olchamba ashu eloito aisum olchamba neaku embae sidai nai ina tenetum ltunganak lolchambai tenetum enamashini sidai.

Ore embae nai nalotu ndamunot tanadol ena na adolita eselenkei naboitare nkera kumok oleng ore kuna kera na kajo sukul eshomoita amu kadolta naata unuform netii nemeta arashu na tenkaraki aa nkera kutitik oleng adolta sininye eselenkei botor naboitare kunareta oo nitau nai emalimui oleng nitodolu ajo ninye oshi eyakini kuna kera meshomo aitengen nadolta ajo keshipa enamalimui oleng neshipa nkera oleng amu egira akweni oleng amu kitau ore enaselenkei neyiolo atoboitare nkera tesidai oleng amu ore nye nkera na keshipa oleng kegira akweni neaku sidaii nai nkera teneyai sukul pepuoi aitengen atan aa kutitik metaa kejo enkarai abulu atan aa kutitik nelotu na abulu torbulunye sidai amu kelo abulu tengeno.

Ore naaji nalotu indamunot tene adolita eselwnkei naishopito mask nadolita linkae lee otonita nite weueji ore eselenkei neitau emalumui amu adolita computer naa kajo naaji anu ore enaasita na kegira aiteng'en inkera naji komputa neeku adolita nanu olee oishopo sii inye mask tenebo adolita embaye adolita egira aiteng'en entoki naji Kompyuta metaa entoki nagira aendelea n

Orre embaye nalotu indamunot tene naa imbaa esiasa odolita olakenshani lolosho lekenya araila amolo odinga le odm odoita oltung'ani kumok adolita eselenkei natii kurom tidie nagira aakesha oraila odinga adolita taadoi etiu siaasa adolita ajo egira iltung'anak aibung'are tesapuko oleng amu kumok kulo tung'anak oleng olee tenadol naaji naa esiana oltung'an oogira aibung'a re ele akeshani oji raila odinga adol sii ajo etaa naa ketaanu esiai engelare peidol naa

Ore naaji embaye naitiship tene adolita olchamba sapuk otubulua etaa tenaka enkesare tenakata etiiki teleshamba ore naaji embaye nalotu indamunot naa esia olchamba ore naa ajo etererene ena selenkei amu etaa naaa keloito akes idolita ajo etubulutua indaikin olong kuna apa naatuno tele shamba peetum baa ashomo atimira peetum iropiyiani netum asiumie inkera netum naabolie biashara enye olainyiang'unyie inkilani onaalo doi ainyiang'unyie naa sii endaa nanyai etumoki ashom ainoto ena daa natuuno netumoki ashom ainosa

Eeh kaishoru nanu sababu kake manyor nanu ena baye adolita ajo eikumok iltung'anak ootasotote oleng tena huduma senta ekenya neeku naa metumoki iltung'anak aashom ataas enayaua ashuu metumoki aashom irkasin lootie iloigeritoi arashuu naa etumoki ashomoita atabol imbiasharini enye tenkata nemeedo ore naaji enajoyir manyor ena baye keyieu naaji naa ketii ilaasak le huduma center kumok atumokini aigero netumoki doi ninye aatabol enkae huduma center pee etumoki iltung'anak ataas shuguli enye tenkata dorop oleng netumoki naa ashom oleng adolita sii ajo intasati eigeritoi tena siai eduma center ore esiai ooltasati tenakat nemukure enare netii iltasati esiai

Ore enaaji eninko peisum oltung'ani peeyiolou ena baye naa irik naaji oltung'ani enetii ena keshiu nitumoki ashomo aiteng'en polepole enaikoni tenilo aishinda ena game ashuu ena dala naa teniyieu nilo aishinda naa tening'or katikati eina toki nidolita tenewueji naa keisaidii ena toki amu keeta nkuti bayei are nitumoki atangoroi atangoroki katikati eina toki naa iutaki oltung'ani enaiko teneng'oroo eneiko teneibung ina baye naa ketumoki naa ashomo aibung'a teleleki oleng ore sii peeilo aishinda naa ompaka ning'or katikati

Ore embaye nagira aasa tene wueji adolita intasati nadoli intoyie naai orkeju aapku enkare ore enaa are naa ketuturuoki pee etum ashom ainepu enetii enkare ashuu enkong'u enkare adolita egira auku adolita eidipa aatooki iminchili adolita nabo nagirai ailepie adolita enkae nagira aitarasaki amu etii naa eselenkei nagira an'gamu te dukuya ore enkae adolita ajo ketii enkop olameyu neeku ore enkae toki nadolita tene adolita egira aiteseka kuna tasati amu adolita agira auko enkare nepuo aayierisho neeku adolita enyamali oleng tene wueji

Adolita elelero kumok natii enewueji ore paa enetipat ena baye naa keisiadiia ena lelero nati ene wueji peetum eng'eno sapuk natumoki atabolie imbiasharani ashuu naa olturur oje ogorai aaya toosimui peetumi naa ashom aiteng'ena ate eneiko peetum aashom ataas tebe wueji Adolita sii ajo ketii 5G Safaricom ore ena siai esafaricom naa kedumu elelero oleng amu tenibol empesa ino naa itum impisai sidan naa itum Safaricom atalak kila mwisho olapa

Eeh kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene ore entoki nagira aasa adolita entasat nadolita orbanoti lenye netii enkiti tito kini nadolita ajo kegirae aiteng'en ena titi agira iafunza intokitin araki Egirai itubulu tenkoitoi sidai amu eleleng agirai aikilikuan imbaa nemeyiolo apoto neton mayiolo ninye aipoto neeku kegira aitakueni iltung'anak oleng adolita sii entasat eeta simu tenkaina adolita toi eita vidio ena titi enye neeku adolita ajo kegira ena titi enye akweni egira atakweni pooki neeku adoli ajo orameri sidai ele amu kegira ashipa ore sii tening'or atua enaaji meeta entoki nemetii etii ositima etii indaiki.

Ore embaye nalotu indamunot aainei tene adolita olee oishopito orbene sapuk ooing'ua irkasin nedaolita iltung'anak otii osokoni nadolita olee oshikita enkila nayieu ninyiang'u nadolita olee ogira ashilaki enkila nayieu nadolita siininye eslenkei nagira ainyiang'u inkilani adoli ajo osokoni aendelea ele oleng kumok otii imbiasharani enye meeta oltung'ani lemenapita orkiti bene adolita sii ilo badrnoti ajo etaa keinyiang'u ake ena surkuali amu eistishipa ena sukuali oleng odolita ajo eeta ele lee inkilani sidain oleng neendelea doi te biashara oleng etaa doi ketum ake aendelea

Ore embaye naaji nelotu indamunot ain't tene adolita iselenken kumok naagira aaosh inkai naa kajo nanu semina etii kuna tasati adolita ajo ejo kinchop irkash oonyaanyuk neeku teme semina etii kuna tasati naa keeta olturur otii kake kajo naaji nanu semina etii amu adolit aeoshito enkaik esipa ajo kelikini eneiko peetum ashom atarasai temaisha neeku adolita ajo keshipa oleng adolita ajo eingura enjoyo nabo pooki egirai aiteng'en kepuo kuna tasati aibung enegirai aajoki tena neeku keidim aasho.

Ore naaji embaye nadamu tenadol ena naa kadamu naaji nani entoki enaa enchipae ena tasata tene amu adolita eselenkei naishirita nadolita isikarini nadolita oltung'ani oyaita empisha ena tasat neeku adolita ajo Enyamali naaji napuku tene wueji amu adolita enaa keyaitai ena tasat amu adolita akeninye egirai aaomon ashuu eneoto ana tasta Enyamali neeku adolita ajo meshipa kuna omomi oleng adolita ena tasat eishirita keitodolu ajo mee entomi nataase tenkalo. Ninye neeku adolita ajo meshipa ena tasat oleng tenewueji

Eeeh kaidim naaji atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene adolita osaduku onapitai sapuk oitodolu ajo mee embae sidai nagiraa aasa tene adolita irbanot ootererenate neitodolu mee enenchipai naaji ena siai torbanot amu adolita ajo enapita osesen osanduku nenapitai neishomipto pooki inchatii naigero sitop neeku adolita ajo mee embaye sidai ena nashomoki aitaash kulo barnot adolita ele barnoti oshomoki aar akeyie tene oshomooto irkulie aar naa tene naa entoki naaji ina toronok oleng tele osho le kenya amu adolita ajo eitu eshipa irbanot